Ũndũ ũyũ nĩwakagũo rũrĩrĩ-ini rwakwa. Wa mbere, no nginya ũkorwo wĩhandĩire mũmera o wothe mũgũnda-inĩ waku. Keerĩ, o ũguo irenderea gũkũra igacekwo. Na gucekwo gũkũ ĩĩ, nĩ tũroraga kana he mũmera ithukĩtio kana kurĩo nĩ tũtambi. Ũndũ ũngĩ, kana nĩ igwatĩtio mũrimũ nĩ getha ikahũrwo ndawa.

Ĩĩ no ndarĩrie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere haha tondũ kwĩna andũ athuri na mutumia arĩa me rumu ĩmwe, na rumu ĩno ũguo ĩronekana ĩna indo ngũrani ta tũcuba tũigĩtwo handũ igũrũ na mbica cia rũthingo na ningĩ rĩ haha he mũndũrũme arũgamĩte mbere ya andũ aya othe na hekĩndũ aronanua tifiinĩ kana ona gũbundithania.